Nguona kũringana na kĩũria gĩkĩ atĩ thirikari nĩ ĩbatiĩ gũkorwo na wũigĩrĩrĩki wa gũthiũrũrũka ona okorwo nĩ mĩciĩ kwa mĩciĩ ,kana makanitha-inĩ kana, baratha cia cibũ gũtigĩrĩra atĩ nĩyathomithia andũ ũhoro wĩigiĩ gũgĩthaitĩra andũ motungata ma naihenya na nĩgetha ona mũndũ angĩona gathĩna gwake mũciĩ, atanakinyĩrwo nĩ ngari ya thibitarĩ nĩ egũkorwo athaitĩra mũndũ. Angorwo nĩ mũndũ e gwake mwana angĩgĩa na kamũtino ka hi na hi ,mũndũ nĩ ekũhota gũthaitĩra mwana ũcio na nĩgetha mwana ũcio agĩkinye onokorwo nĩ thibitarĩ. Angorwo nĩ ta ũhoro wa baratha ici tuonaga cia cibũ, nĩ njega mũno tondũ ciĩtagwo matũũra andũ magoka magabundithio nĩgetha ona ũngĩcemania na handũ ngari ĩgĩe na mũtino nĩũkũhota gũchangamka naihenya ũgwo hau ũgwo wĩkange naihenya ũgerie andũ arĩa maraita thakame ũmohe kurĩa maraita thakame nĩgetha mahote gũkinya thibitarĩ na ihenya. Ũguo nguona thirikarĩ ĩna wĩigĩrĩrĩki wa gũthondeka kĩama kĩa andũ arĩa mangĩhota gũthiũrũrũka magĩbundithanagĩa ũhoro wa gũthondeka andũ na kũhe andũ ũtungata ũcio wa naihenya nĩgetha andũ makorwo mena ũgĩ ũcio.